Ndarora wega mbica-inĩ ĩno, nĩ nguona gũkũ nĩ kũndũ gĩcagi-inĩ. Nĩ nguona andũ a gũkũ nĩ mareka maũndũ ngũrani, tondũ nĩ ndĩrona haha mũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi na nĩ akĩte thitoo ya mahuti. Kũrĩa ndĩrona nĩ aigĩte nyeki nginya ĩkaihura. Rĩrĩa ũkũiga nyeki, nĩ wambaga ũkamĩhanda mũgũnda-inĩ waku, ũgacoka ũgeterera nginya ĩnenehe, yarĩkia kũneneha ũkamĩhe kahinda ĩkoma. Nĩ ũcokaga ũkamĩgetha na nĩ kũrĩ macini irĩa igethaga nyeki ĩyo. Warĩkia kũmĩgetha ũgeterera ĩite maĩ, ũkamĩhe ciumia ta igĩrĩ ĩkomete kũu mũgũnda-inĩ. Nĩ ũkaga na macini ya kuoha nyeki ĩyo, ĩkohwo ciohe nene nene nĩgetha ĩkahota kũigĩka. Na rĩrĩa yohwo nĩ ĩcokaga ĩgatwarwo thito-inĩ ĩrĩa ũkoragwo ũhaarĩrĩirie harĩ ĩigwo hau, ũgatigĩrĩrĩra thito ĩyo gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩingĩria maĩ tondũ wona yaingĩria maĩ, nyeki ĩyo yothe nĩ gũbutha ĩbuthaga. Nyeki ĩno nĩ njega mũno tondũ nĩ ĩteithagia mũrĩmi wa mahiũ rĩrĩa rĩua rĩara na agakorwo ena nyeki ya kũhe mahiũ make. Ndarora harĩa nĩ nguona bando mũrĩmi ũyũ nĩ ararĩma mboga, na nĩ ironeka nĩ mboga thaka mũno. Koguo mũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi wĩ gatũ.

Ndarora haha mbica-inĩ ĩno niĩ nguona gũkũ ta arĩ rũrĩrĩ-inĩ rwa mathai, tondũ kũringana na nguo iria mũtumia ũyũ ekĩrĩte, nĩcironania nĩ cia ũndũire wa andũ a mathai. Na nĩngũcoka nyone hena mũheyani wa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kana ndagĩtarĩ, ũrĩa aroneka akuĩte indo ngũrani cia gũka gũcugurĩkĩra andũ arĩa marĩ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ. Nĩnguona haha mũrigiti ũyũ ena kana, na nĩ arathima kana gaka na nyamũ ĩrĩa ĩthimaga mũhũrĩre wa ngoro. Ũndũ ũyũ nĩ wĩkĩkaga mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ, nĩgũkorwo ndũrĩrĩ imwe kũrĩa cikaraga nĩikoragwo na hinya mũnene mũno wa kuona motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Mũno mũno tondũ thirikari ndĩhotete gũkorwo ĩgĩaka thibitarĩ kũrĩa maikaraga. Koguo nĩ ũkoraga thirikari nĩ yambĩtie mũbango wa gũtwara arigitani, kana mandagĩtarĩ kũrĩa aikari a ndũrĩrĩ ici maikaraga, nĩgetha makahota kũmahe ũtungata mwega, na makahota kũbacĩrĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ wa andũ aya. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ nĩ ũteithĩtie andũ a rũrĩrĩ rũrũ gũikara na ũgima mwega wa mwĩrĩ, o ho nĩũteithĩtie ciana na andũ agima gũkorwo maikarĩte na ũgima mwega...

Mbica-inĩ ĩno nĩ nguona hena mũthuri, ũrĩa ũroneka akĩhe mahiũ make irio. Koguo no tuge ũyũ nĩ ũrĩithia wa mahiũ, na mahiũ marĩa mũthuri ũyũ aroneka akĩrĩithia nĩ ng'ombe. Ng'ombe ici ndacirora wega ciĩna marangi ngũrani, na nĩ ironeka nĩ ng'ombe cia iria. Ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ wĩkĩkaga mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ, nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ mawoyaga na makawĩka. Mũno mũno arĩa maikaraga gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ makoragwo mahĩmbĩirie ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, nĩ gũkorwo nĩ mahotaga gũkorwo magĩkama ng'ombe ici na makona iria rĩingĩ. Iria rĩu nĩ macokaga makoya makendia kambuni-inĩ irĩa cithondekaga iria rĩu na nĩ ihotaga gũthondeka indo nyingĩ kumana na iria rĩu. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno na nĩ ũkoraga thirikari nĩ ĩkoretwo na mĩbango ya gũthiĩ na mbere ĩthondekete ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe cia iria. Nĩ ũkoraga rĩngĩ, nĩ ĩnyihĩtie mbei ya irio irĩa irĩagwo nĩ ng'ombe ici, kana ĩgacoka ĩkongerera thogora ũrĩa iria rĩragũrwo kuma kũrĩ mũrĩmi. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagia mũrĩmi, na akahota kuona ũboco wake wa o mũthenya, na akahota gũikara wega mũtũrĩre mwega.

Ndarora mbica-inĩ ĩno nĩ nguona hena rũri rwa yunivasĩtĩ ya Nairobi. Yunivasĩtĩ ya Nairobi nĩ ĩmwe ya yunivasĩtĩ irĩa ciambĩrĩirio tene mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Na ningĩ nĩ ĩmwe ya yunivasĩtĩ irĩa nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Yunivasĩtĩ ĩno ĩkoragwo gĩcigo-inĩ kĩa Nairobi na nĩ yũĩkaine gũkorwo ĩkĩheana kothi nyingĩ mũno o hamwe na gũkorwo na arutwo aingĩ mũno. Kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie yunivasĩtĩ ĩno gũkorwo na arutwo aingĩ mũno, nĩ ũkoraga kothi irĩa ciraheanwo kũu nĩ kothi nyingĩ na arutwo aingĩ nĩ mendete gũthiĩ gwĩka kothi ici. Yunivasĩtĩ ya Nairobi nĩ ĩkoretwo ĩĩ yunivasĩtĩ ya bata mũno gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ nĩ ũgũkora nginya atongoria anene kana andũ me gatũ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ mahotire gũthomera kũu. Kothi irĩa ũkoraga kũu nĩ ũkoraga kwĩna kothi cia ũrĩmi, cia ũndagĩtarĩ kana cia ũrigitani, nĩ ũkoraga kwĩna nginya cia mĩtambo kana cia tekinoronjĩ.

Haha hena mũtumia na ndarora thutha wake nĩ nguona hena nyamũ ciakĩtwo. Na ndarora wega nyamũ ici nĩ nguoana tarĩ ingĩ cihuthagĩrwo harĩ ũrĩithia wa ngũkũ. Nyamũ ici nĩ ironeka ciakĩtwo na cuma na waya na nĩ ironeka ciĩna nginya kũndũ gwa gwĩkĩrĩra irio. Koguo nĩ ngwĩciria mũtumia ũyũ nĩ mũrĩmi wa ngũkũ. Na ũrĩmi wa ngũkũ nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩĩkĩka bũrũri-inĩ ũyũ gwa kahinda karaihu na nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩkwo nĩ andũ aingĩ mũno. Wa mbere ngũkũ itirĩ wĩra mũingĩ kana ũrĩithia wa ngũkũ ti mũritũ ũkĩringithania na wa mahiũ marĩa mangĩ. Tondũ ngũkũ nĩ ũkoraga nĩ ihotaga no ũhote kũrĩithia ngũkũ nyingĩ ona ũtarĩ na mũgũnda mũnene kana ũtarĩ na handũ hanene ha kũrĩithĩria. Ũũ nĩ ũtũmaga andũ arĩa nginya mena tũmĩgũnda tũnini makona nginya ũrĩithia ũrĩa mũhũthũ wa mahiũ nĩ ũrĩithia wa ngũkũ. Na ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũteithagia mũno tondũ ngũkũ nĩ ihotaga kũhe mũrĩmi matumbĩ na matumbĩ maya nĩ ahotaga kwendia mũkawa-inĩ kana thoko-inĩ ona kana kwenderia andũ angĩ na akahota kuona ũboco wa o mũthenya. Ningĩ mũrĩmi ũyũ wa ngũkũ nĩ endagia ngũkũ ici mĩkawa-inĩ, cirĩ kũrĩa cithiaga cigathĩnjwo na ikenderio andũ arĩa maceraga mĩkawa-inĩ ĩyo, kana nginya agendi arĩa maceraga bũrũri-inĩ witũ

Thirikari ya bũrũri witũ wa Kenya nĩ ĩkoretwo ĩna mĩbango ĩrĩa ĩrateithĩrĩria gũthamĩria andũ mĩgũnda-inĩ. Mũno mũno nĩ gũkorwo andũ nĩ mongererekete mũno mataũni-inĩ na ũgakora ũndũ ũcio nĩ ũrehete mathĩna maingĩ mũno kũu mataũni-inĩ. Koguo thirikari nĩ yũkĩte na mĩbango ya gũtigĩrĩra nĩ yanyihanyihia andũ arĩa maraikara mataũni-inĩ na nĩgetha andũ aingĩ mathiĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ. Ũndũ wa mbere kana mũbango wa mbere thirikari ĩkoretwo ĩgĩka, nĩ ĩkoretwo ĩkĩambĩrĩria iganda mĩgũnda-inĩ kana icagi-inĩ. Kũrĩa iganda ici igucagĩrĩria andũ makahota kuuma mataũni-inĩ na makahota gũthiĩ kũu icagi-inĩ kana kũu mĩgũnda-inĩ magĩetha mĩeke ya mawĩra. Ũũ nĩ kuonania rĩu andũ nĩ makanyihanyiha mataũni-inĩ na andũ aingĩ magathamĩra icagi-inĩ. Ũndũ ũngĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyihia mbei ya bataraitha kana nginya mbegũ cia indo irĩa ihandagwo mĩgũnda-inĩ. Ũndũ ũyũ ũgateithĩrĩria andũ gũkorwo makĩoya kanya kau na makahota kũingĩra ũrĩmi-inĩ. Na ũgakora andũ aingĩ rĩu nĩ moima mataũni-inĩ nĩgetha meke ũrĩmi makahota gũthamĩra mĩgũnda-inĩ kana icagi-inĩ. Na rĩu ũgakora nginya maũndũ marĩa moru marekagwo nĩ ũndũ wa ũingĩ wa andũ mataũni-inĩ nĩmanyihanyiha na ũndũ ũcio ũgateithia mũno.

Mbica-inĩ ĩno nĩnguona hena mwako na thĩini wa mwako ũcio nĩnguona hena mahiũ marĩa nĩ mbũri. Ũyũ nĩ ũrĩithia wa mbũri, na mbũrĩ nĩ ikoragwo cirĩ cia mĩthemba mĩingĩ, tondũ nĩ gũkoragwo na mbũri cia mũthemba ũyũ ndĩrona haha mbica-inĩ, nĩgũkoragwo nginya na ũrĩithia wa ng'ondu . Mũthemba ũyũ wa mbũri ici ndĩrona haha mbica-inĩ, nĩ gũkoragwo na mbũri iria irĩithagio cia gũkamwo kana mbũri cia iria na nĩgũkoragwo na mbũri iria irĩithagio ciĩ cia nyama. Ũrĩithia wa mbũri nĩ ũndũ ũkoretwo kuo gwa kahinda karaihu mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Tondũ nĩũkoraga andũ aingĩ nĩmareka ũrĩithia ũyũ tondũ nĩũkoraga rĩngĩ kũrĩithia mbũri ta ici gũtirabatara mũndũ ũgũkorwo ena mbeca kana kĩgĩna kĩingĩ, tondũ nĩ ũkoraga ũrĩithia ũyũ wa mbũri ndũbataraga maũndũ maingĩ. Nĩũkoragwa kaingĩ rĩrĩa mũndũ ararĩithia mbũri ici nĩ mũndũ wĩna mũgũnda mũnene na nĩũkoragwa rĩngĩ niaciandkĩire mũrĩithia, kũria athiaga agacitwara mũgũnda-inĩ ucio cikahota kũrĩa mahuti. Wega wa mbũri ici nĩ atĩ itihinyagĩrĩrio mũno nĩ riua tondũ to nyeki cireaga, nĩ cihotaga kũrĩa nginya mahuti mangĩ nginya ma mĩtĩ. Kuoguo nĩ hinya mũno ihũte nginya rĩrĩa kwara. Mũno mũno nĩũkoraga mbũri ici nĩirarĩithio nĩandũ a rũrĩrĩ rwa Maathai. Tondũ acio nĩo maikaraga magĩthamaga kũringana na ũrĩa rĩua rĩhana na rĩu nĩukoraga kaingĩ mbũri ciao ĩtirahinyiririo.

Mbica ĩno nĩĩroneka ĩhũrĩirwo kũndũ thoko-inĩ, na nĩnguona hena andũ ana haha. Na ndarora thoko ĩno wega nĩ nguona nĩ thoko ya matunda, tondũ andũ aya nĩmaroneka mokĩte kũgũra matunda. Na nĩ nguona hena matunda ma mĩthemba mĩingĩ, nĩnguona hena marigũ, nĩnguona hena macungwa, nĩnguona nginya hena wota meroni na matunda mangĩ ma mĩthemba ngũrani. Matunda nĩ mabata mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ, tondũ nĩũkoraga rĩrĩa mũndũ ekurĩa matunda ũgima wake wa mwĩrĩ nĩũgacagĩra na nĩ ahotaga kũrũa na mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkora mũndũ, na akahota gũkorwo aikarĩte arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Hĩndĩ ciothe rĩrĩa ũkũrũara na wathiĩ thibitarĩ-inĩ ona warĩkia kũheyo ndawa ndagĩtarĩ nĩ ataraga mũndũ, kana mũrigitani nĩ ataraga mũndũ akamwĩra emenyerie kũrĩyaga matunda ũũ nĩ gũkorwo matunda nĩmakoragwo magĩteithĩrĩria mũno harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rĩu mbica-inĩ ĩno nĩnguona hena andũ mokĩte haha. Na ndarora haha nĩ nguona hena, ũyũ ũmwe ahana ta mwendia wa matunda, na aya angĩ mahana ta arĩ kũgũra maragũra matunda. Nĩnguona aya erĩ nĩmanyitĩte macungwa, tondũ nĩmowĩ mabata marĩa kana moguni marĩa macungwa marehaga thĩiniĩ mũĩrĩ wa mũndũ.

Ndarora mbica-inĩ ĩno nĩ nguona gĩkĩ nĩ kĩrathi kũrĩa nĩ nguona kĩna mwarimũ ũmwe na arutwo. Na kũringana na ũrĩa arutwo aya mekĩrĩte kana nguo irĩa arutwo aya mekĩrĩte nĩ nguona tarĩ cukuru wa sekondarĩ. Tondũ cukuru cia sekondarĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩo mekagĩraga nguo ta ici. Gĩkĩ nĩ kĩrathi gĩa gĩthomo gĩa kompiuta, ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩkwo gwa kahinda karaihu. Tondũ nĩ ũkoraga technology no ĩrathiĩ na mbere ĩgĩthiaga na mbere. Koguo nĩ ũkoraga ũndũ ũyũ nĩ wambĩrĩirio macukuru-inĩ nĩgetha arutwo maikare mahotete gũtwarana na tekinoronjĩ kũrĩngana na ũrĩa ĩrathiĩ. Gĩthomo gĩkĩ gĩa kompiuta nĩ gĩa bata mũno harĩ mũrutwo tondũ nĩ ũkoraga nĩ kĩrateithĩrĩria mũrutwo harĩ maũndũ maingĩ ngũrani. Na mũrutwo nĩ ahotaga gwĩka maũndũ kũringana na ũrĩa marathiĩ maikarĩte. Tondũ kaingĩ mũndũ wothe ũrathoma gĩthomo gĩkĩ gĩa kompiuta, nĩ ahotaga gwĩka motungata maingĩ, atagũtinda agĩthiĩ kũrĩa wabici-inĩ cirĩ, na nĩ ũkoraga nĩ giteithagia mũno. Mũrutani ũyũ nĩ aroneka nĩ mũrutani ũhotete gũkorwo agĩthomithia arutwo aya. Na nĩgetha ũtuĩke mũrutani wa gĩthomo gĩkĩ gĩa kompiuta, no nginya ũkorwo ũthomete rĩngĩ nginya ta yunivasĩtĩ kana college, kũrĩa ũthiaga ũgathoma gũtuĩka mwarimũ wa gĩthomo gĩkĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ nguona hena andũ erĩ, na nĩ maroneka tarĩ nyama maracina. Ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo mũno mĩkawa-inĩ mĩnene nginya mĩkawa-inĩ ĩno mĩnini. Ona nginya nĩ wĩkagwo matũni-inĩ kũu andũ marahĩtũkĩra makahota gũkorwo makĩgũra nyama. Nĩ nguona he nyama ithecereirio tũmĩtĩ na kaingĩ nyonaga ũndũ ũyũ ũgĩkwo harĩ tũnyama tũnini tũrĩa tũtaranyitĩka. Mũno mũno ta rĩngĩ andũ arĩa macinaga tũinga ngiũ, nĩ ũkoraga ndũngĩhota gũkanyita na moko nĩ ũkũhĩa. Rĩu mũcini ũyũ wa nyama nĩ ndĩrona athecereirie na kamũtĩ na ũndũ ũyũ nĩ ũramũteithia mũno tondũ ndangĩhĩa tondũ nĩ akũhota kũnyita kamũtĩ gaka. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩ ũcũngĩrĩirie andũ aingĩ gũkorwo makĩhota kũgĩa na mũtu wao wa o mũthenya. Tondũ nĩ ũkoraga ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo mũno nĩ andũ aingĩ na andũ nĩ mendete mũno kũrĩa nyama ici cia njino, tondũ nĩ ũkoraga nĩ thaka mũno. Ũngĩringithania na tene, ũndũ ũyũ ndũonekaga kaingĩ tondũ andũ kaingĩ macinaga nyama kwa mĩciĩ na kaingĩ wa koraga maracina o rĩrĩa mathĩnjĩte. Na kaingĩ rĩrĩa gwathĩnjagwo mĩciĩ-inĩ ĩyo nĩ wakoraga rĩngĩ kwĩna igongona, koguo nyama citiarĩagwo mũno, andũ matiamenyerete kũrĩa nyama cia njino mũno. No ũmũthĩ ũyũ, nginya ehĩtũkĩri a nyama nĩ ũkoraga mũndũ nĩ arahota gũkorwo na handũ angĩrũma kanyama ga gũcinwo na akarĩa.

Mbica-inĩ ĩno nĩnguona hena andũ erĩ ũmwe anyĩtĩte thimũ na ũrĩa ũngĩ anyitĩte mahũa. Ũyũ ũnyitĩte mahũa nĩaroneka tarĩ mwendia wa mahũa, na wendia ũyũ wa mahũa nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩkĩka gwa kahinda karaihu mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Mahũa maya nĩmakoragwo mena ma marangi ngũrani na o rangi o rangi nĩ ũrĩ ũrĩa ũgaga kana mahũa ma o rangi o rangi nĩkũrĩ mambura marĩa mahũthagĩrwo namo. Tarĩu mahũa nĩmahũthagĩrwo magongona-inĩ maingĩ ta magongona ma christmas magongona ma ũhiki magongona ma mathiko. Mahũa maya merũ kana ma white nĩmahũthĩkaga mũno magongon-inĩ ma mathiko tondũ nĩmarĩ ũrĩa maugaga. Nĩkũrĩ na mahũa mangĩ ma red maya nĩmahũthĩkaga mũno hĩndĩ ĩrĩa andũ marakũngũĩra kĩndũ mũno mũno kĩndũ kĩrarehe wendo kana kĩrarehe andũ hamwe tarĩngĩ maũhiki kana maũndũ mangĩ ta valentines andũ nĩmahotaga kũgũra mahũa maya namakahota kũmatũmĩra hindĩ ĩyo ũndũ ũyũ nĩuteithĩtĩe mũno andũ aingĩ mũno mũno aya mendagia mahũa tondũ nĩukoraga kumana na mahũa maya, nĩmarahota kũĩyonera ũboco wao wa o mũthenya, ona ningĩ agũri no magunĩkaga tondũ nĩmahotaga kwerethera ũrĩa maraigua kũringana na mahũa marĩa maragũra, na ningĩ nĩmahotaga kũgemia magongona na mahũa marĩa.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa nguona mbica ta ĩno, wa mbere mbica ĩno nĩ ndĩrona gũkũ nĩ kũndũ kũhana tarĩ thibitarĩ. Tondũ nĩ nguona kwĩna gĩtanda, na mũno mũno itanda ta ici ihũthĩkaga kũndũ ta thibitarĩ-inĩ. Itanda ici irĩa ciarĩtwo macuka merũ kana ma white, itanda ici kaingĩ ikoragwo thibitarĩ-inĩ kaingĩ ikoragwo thibitarĩ-inĩ kũrĩa mũrwaru akomagio. Na ũndũ urĩa ũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ, nĩ nguona gũkũ tarĩ kũrĩa arũaru arĩa mehĩrwo makomagio tondũ kaingĩ rĩrĩa ũgũthiĩ thibitarĩ, ndagĩtarĩ nĩ ambaga agagũthũrima akona harĩa ũrwarĩte kana ũgwati ũrĩa wĩnaguo. Na rĩngĩ angĩona nĩ ũrũarĩte mũno ndũhotaga kũinũka, nĩ ahotaga gũgũtwara kũu ũkahota gũikara kũu thibitarĩ-inĩ, ũgakomio itanda-inĩ ici. Harĩa nĩgetha ũkuhĩririe motunga mega ma ũgima wa mwĩrĩ kana motungata marĩa ndagĩtarĩ abangĩte gũkorwo agĩkũhe. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno, tondũ nĩ ũkoraga mũrũaru mwĩhĩre nĩ ahotaga gukorwo akĩonwo nĩ ndagĩtarĩ hĩndĩ ciothe rĩrĩa aramũbatara. Ũkĩringithania na arĩa mainũkaga rĩngĩ magaikara mĩciĩ-inĩ yao, tondũ nginya angĩtua kwĩhĩrwo no oe kahinda kanene mũno angĩgakinya thibitarĩ. Na rĩngĩ macũngĩrĩria no ũkore nginya mũndũ ũcio nĩ ahota gũkua kana nĩ ahota gũtũũra.

Mbica-inĩ ĩno nĩnguona hena andũ atatũ. Mũndũ wa mbere nguona haha nĩ mũciari na nginya nĩaroneka nĩokĩte na mwana wake, ona ningĩ nĩnguona mũtumia ũngĩ haha ũrĩa ũroneka ta arĩ mũheyani kana mũtungatĩri wa ũgima mwega wa mwĩrĩ wa andũ, ũrĩa ũroneka ta arathũrima kana gaka kuona kana kena mũrimũ o wothe kana gatiraigwa wega. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩkĩka mũno bũrũri-inĩ witũ, na makĩria ũndũ ũyũ nyonete ũgĩkĩka icigo-inĩ iria irĩ kũndũ kũrĩa gũtarĩ mathibitarĩ, kana icagi-inĩ kũndũ kũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩtahotete gũkorwo ĩgĩkĩra thibitarĩ hakuhĩ. Koguo nĩ ũkoraga thirikari nĩkoretwo ĩkĩrugũria mũbango wa gũtũma arigitani aya kana aheyani ũtungata aya kũu icagi-inĩ, kũrĩa mathiyaga makahota gũthũrima ciana. Mũno mũno thirikari ĩkĩte ũũ nĩũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga ciana tondũ nĩũkoraga rĩngĩ ciana irĩ hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ mĩrimũ na macũngĩrĩra no ũkore cigĩte mĩoyo yao. Koguo thirikari nĩyonana nĩ wega gũtũma arigitani aya kũu, makahota gũthiĩ gũthũrima ciana cia gĩcigo kĩu, na makahota gũthiĩ gũcihe ndawa kana nginya gũcitheca cindano ĩrĩa ĩrigagĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga ciana. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtiĩ mũno, tondũ nĩ wongereire kana ũkanyihanyihia ikuũ iria cionekaga nĩũndũ wa maũndũ ta maya...